Ore eninko piintobirr ena naa iguet ake inkuashin nintoi teilata aataa, ipik atua eilata niyierr ometoito. Ore ake peaku etoito nintayu nincho metotoni enkiti saa meishunye eilata.

Ee koree ena na endaa, naji enkum nkitushulat onkuashen orpaek oyiara ataa iguet ake nkwashen aitupurupuran tenebo orpaek niyier, ore peaku eoto ashu etimita enkare neoto nkwashen ninken torkurtet.

ore ena naa naitupurupurani, nedung'idung'i epurupurana. nintadoiki atua eilata. ore sii kuna kuashen keshulaokulie tokitin naijo pilipili. neeku ore pee ipik atua ina ilata neku tenkiti saa, nitum aitayu etoito.

Ore ena naa osinkirri aataa inyang'u osinkirri oidipaki, oidipa awo, ninkarang teilata nipik sii inkulie tokitin naijo ilnyanya nidung'udung'oki dania tenebo o pilipili nipik eti are piitum anoto supu. Nincho meo toolkuti dakikani ashu terishata dorrop. Ore peaku eo nintoki anang'aki dania tioriong'.

Ore eningo pee intobirr ena, naa iyierr ake nkiri tenabo ormushule meoto nintoki aponiki enkare, nitum atipika ormusele. Neeku te saa dorop, ninuaki enkima meo te saa dorop. Ore peeku etimita enkare nichamisham tenaa kewo teeneku eitu eku nintoki aponiki enkare.

Ore eninko tenintobirr ena naa ing'as aguet irmasurin oonyori. Ore ake piitum atagueta ninteleki emoti enkima nidung'udung' olnyanyai otenebo okitunguu odania arashuu pilipili teniyou, ore ake peakuu eibung'a enkima eilata nipik irmaisurin linonok aikarang niponiki enkare nipukurr meoo terishata dorrop. Ore peakuu eoto, nintoki anang'aki dania teshumata neaku endaa tayari.

Ingas aikanda enkurma, nidungdung makutitik ashu nkutitik nkutitik, ore ake pidungudung nintoki aitobir nipik enkiringo atua nkirik nadungdungoatua ashu endengo ore ake piipik atua ninken teshumata nintadoki atia eilata neoku terishata dorop.

Ingasa ayier orgali meo, nintoki ayier mbuka niyieu meoto aataa sukuma nidungdung irnyanya nintushul tenebo opilipili, okitunguu nintobir kachumbari ore enakiringo idungu ake enkiringo naba anaa niyieu tanaa laras ninteleki enkima metepejoyu ingira aibelekeny, nimbelekeny omeo, ore peaku eo nitum ainosie enadaa.

Enetipat oleng enakipirta aa taa ore naa naormaisurin onyori ogira aoku arashu lataa keoku neaku koree enkililio elemaisuri na kitadolu ajo ata keku ashu eton kake enkiti rishata nangor peoku, netumu atudungu anaa orngosila pelekeku enapata .

Ore enasiai na nedungdungokini enkiteng kulo maloka lorpaek ashu ekesakini temashini, indimayi nekesakini temashini nishori minosa, arashu edungdungokini nepikakini eleale lenye minosa makutitik .

Koree ena na enkune naena tolale, aataa keeni enakine tolale nemelo aiweji tenewueji edaa natene si ishori endaa, kenangakini pooki toki naidimayu nenya tene nimeibung ninye anya tidialo orgosoi oenikino na enetipat amu kibooyo masaa ashu kiswan oltungani tombaa kumok naijo moyiaritin, opooki toki ake nebaki sii nemekukok oleng neaku keretu eleale olaramatani tenkirirata okuna swan.

Ore enkisuma edigitol naakepaashari oenkisuma apa musana. Aataa eawua enkisuma edigitol nkibelekenyat kumok oleng'. Kore apa enkisuma musana nemeetai apa inkisumaritin kuumok naijo naasuji oleng'. Naa kore ena kisuma edigitol neawua nkibelekenyat amu tatake eisumishai enkerai hata esiai olmutandao arashu esiai onkompyutani nemeetai apa. Nenyaaka sii enkisuma edigitol aaku keing'orr entoki naidimayu nelotu enkerai aaku aabotorr. Neing'ueaa talent oonkera nemeetai apa tenkisuma musana. Neaku, eibelekenya enkisuma edigitol esiai neawua sii esidano oeleleki tiatua eng'eno tenebo oenkisuma telulung'ata.

Ore eng'eno niyou piitum ataasa enasiai naa eishakino niata eng'eno omaua arashuu enkitobirata e kuna maua. Niata sii eng'eno eninko tenintobirr kuna kasukun ashuu ilbaketi lintobirie kuna maua. Niata sii eng'eno eninko tenintobiraki oloip peemearr enkolong', nipikaki sii enkare peemetoyu netum aatobik aasidan nebulu tesidano. Oree sii ai niyou niata eng'eno eninko tenintobirie oloip lenche peetum atisidanita.

Enetipat enakias oleng amu kibooyo nkashuin pemenya enkijape, naketumoki sii elukungu atepetai aitobiraki tenewueji netii ainyamali pookin nebulu sii nkaishuin tesidano.

Ore ena negira ena tomononi arashu enakerai adotu inkaitubulu torrok naatubulutua tolchamba. Egira adumu neitorraa inkaitubulu torrok naagira ayopakino olchamba. Peetum aaishoo erishata inkulie aitubulu naauno temukunta metubulu aitobiraki.

Kaliki ajoki metapala enking'unyung'uny. Naliki imbarakinot naatipika embenki peeshukoki iropiani enyenak nainyalari arashu aliki metabau embenki ang' e kcb nataaniki peetum eretoto nadede netumi aatushukoki iropinai enyenak naainyalari teneidimayu neshukunoyu.

Kegueti inkuashe neitupurupurani nedung'i epurupurana, aadung'u dung' aadung'u dung' aitai silaisi kutitik naapurupurana nintadoiki atua eilata niponiki pilipili tenebo olnyanya ashu tomato.

Ore ena na kaitadamu enkilepunoto enkolong ashu endoyioroto enkolong aata tosai enteipa edoyio enkolong na ninye ena.

Ore shif naa eramatare ebiotisho naitashieki ltunganak enkata emoyian, aataa enkintashieki nikilakii ropiyani enkata ebiotisho tesipitali, enkata nimoi nikintashieki sii toombaa pookin ebiotisho neaku kitashieyieki ninye eaiai pookin ino ebiotisho.

Ore esiai orisiti nainyangishoreki na netipat oleng, amu naitadolu ajo iyie openy ainyangua nona masaa ashu ntokitin, neaku aisidan oleng tesiai enkinyangare amu kitadolu ripot pookin ombarikinok muj napiki tesiai pookin enkinyangare neaku ore inyangishoe neetae naitodolu ajo inyangishoreki tesiana naje oropiyiani otenkata naje.

Ore eniko serkali peeret ilaramatak ashu ilairemok peetum isilen nilepunye esiai oo nkishu, naa tenejing' iltung'anak ilturruri nibung'a enaa ilturruri nisho serkali isilen e serkali, ninyang'isho ninje ashu neasishore ninje esiai e ramatare oo nkishu. Idimayu sii nishori oltung'ani esile aa ninye oopeny, nelakililak maakutitik netum ataasa eramatare te leleki.

Ore enchumata oropiyiani ompisai e internet naa aisidai amu ekiret tushuma ropiyiani torishat pookin, ore si esidano enye na intau nona ropiyiani terishata niyieu ashu erishata pookin ninyamal, neaku aisidai enchumata oropiyiani ashu mpisai e internet.

Eitegemea iropiani naitumia tenkolong oo ingolikinot arashuu esiai naatayie nena ropiyani tenkolong. Tenaakiti duo esiai naata naitumia iropiani kuti oleng', naa tenaa sapuk esiai neidimayu naitumia iropiani kumok. Ore sii enaiko tenaitasheki naa kaitasheiki toonkoitoi kumok aataa ore paatum impisai temusho olapa naa kapik budget ombaa pooki naidimayu naas.

Ore mbarikinot naapiki naalakieki mpisai e serkali naa ilo ake atua naa mpesa nipik ewuei nitum atal nilakie iropiani nikimpotunye paybill enje, nintoki apik aacount enye arashu enkarna ino arashu namba inonok e simu. Ore piipik nintoki apik iropiani esiana, esiana oo ropiani naaba naa niyeu nilak, nintoki apik pin ino e mpesa nireu iropiani.

Ore esidano teniaku ormembai lolturur na ekiret tombaa kumok amu ore olturut na keas ntokitin nara kumok idimayu neya ropiyiani eserkali, newor ninche maate nereto tiatua, ore si enkae keya olturuk isilen ombenkin neasie mbaa kumok anaa eramatare enkishu arashu enkiremore arashu biashara ore si olturur na kesidai amu ore ira or membai na keetae naboisho naasieki mbaa kumok nerertoi maate.

Ee aitumia, ore ormutandao tenisilenu iropiyani naa keeta nkimaarot napaasha, idimayu negol amu ore miata esimu sapuk na kegol oleng pitum iropiyiani ormutandao nidimayu sii niata esimu nimemiata bundles ore enkata nimiata bundles nimitumoki atijinga atua ormutandao nikinchori iropiyiani, ore si enkae eyieu network sapuk neaku ore pitii ewoji nemetii sidai nimitumoki atijinga nona wuejitin naishorieki ropiyiani tormutandao.

Ore enaiko tenaa, tenaret oloing'unyung'unya ajo metumito ositima aitobiraki te facebook naa keidimayu nairriwaki inamba naaosh enkopisi nabo o nabo peetumi aataret arashu airriwaki imbarakinot pooki naasuj peetum anoto ositima arashu peetum anoto eretoto naretieki menoto ninye ositima.

Kangas aliki ajo kara nkae. Naitoki aliki enainkua ore peeku kitoninkote atayiolo sii nanu ninye, naiteru aikilikuanishore ajoki kolenyoo olduka lenje, kanyio emir enaa kanyio eas iloduka, naa kaji aiko paatum ataret nanu. Neeku nejia aikunakino naliki siininje ibarakinot naidimayu nesuji pootum eretoto nayieu natum tolduka nenje.

Kaliki kang'amaa naliki enetii ina college, ore eniare naliki mbarakinot pookin naasuj peetum enkayioni enye ayeu sukuul ang'. Ore enkae naliki sii ntokitin naayeunoyu peetum enkayioni ayeu ina sukuul, idimayu naa mpala enkisuma e form four, naliki sii imaksi nayeuni arashu naayeuni nitabayie enkayioni peetum aiendelea wo ina kisuma, naliki iropiani naalaki, naliki sii enkolong' naidimayu nelotu aiteru.

Kankas ainkuraa ajo kanyio naisababisha peemetii enkarna enye lelo aidipita sukuul. Naitoki ainkuraa tenaa kesipa ajo eidipa apa ninye inkisuma. Naitoki ainkuraa tenaa kidipa apa intemat pookin, naa tenaa kidipa sii intemat nainkuraa tenaa keima apa ninye intemat pookin, amu ebaiki netusulari entemata nabo, nebaiki nimishaakino peejing arashuu peeidip oltungani nejing emasho naidipikie sukuul tenetabatate entemata nabo. Ore ake pee aidip ainkurai nena barakinot pookin naitoki sii airiwaa sii enkarna enye too tunganak orerenita emasho.